Ũitĩrĩria wa maĩ kwa njĩra ya kwarahia maĩ mũgũnda-inĩ nĩ ũkoragwo ũkũhũthĩra maĩ maingĩ mũno ũkĩringithania na njĩra ingĩ cia ũitĩrĩria wa maĩ tũrĩa wa kũhũthĩra tũmĩberethi tũrĩa tũkoragwo twĩna marima manini manini kana ona mũberethi ũrĩa ũthiororokagia maĩ mũgũnda-inĩ. Koguo ũitĩrĩria ũyũ wa kwarahia nĩ njĩra njega ũguo mũno yagĩrĩire tondũ kũrĩa gũtarĩ na maĩ maingĩ ma Kũigana no ũkorwo ũkĩhũthĩra maĩ kana kwananga maĩ maingĩ mũno.

Nĩ kũrĩ mĩthemba mĩingĩ mũno ya gũitĩrĩria maaĩ ĩrĩa ĩhũthikaga mũno mĩgũnda-inĩ, na nĩ kũrĩ mũthemba ũmwe wendetwo mũno nĩ arĩmi, ũrĩa nĩguo wa tũmĩberethi tũkoragwo tũgĩbangwo mũgũnda-inĩ. Tumĩberethi tũu tũkoragwo twĩna tũrima tũnini tũnini hau nĩ ho maaĩ mageraga. Ũkĩringithania na mũthemba ũrĩa ũngĩ wa kũarahia maaĩ mũgũnda-inĩ, ũcio ũkoragwo ũkihuthĩra maaĩ maingĩ mũno na ũrĩa ũngĩ o naguo wa mũberethi ũthiũrũrũkaga mũgũnda nĩ ũkoragwo ugĩtũmĩra maaĩ maingĩ ukĩringithania na mũthemba ũyũ wa gũtũmĩra tũmĩberethi twĩ na tũmarima.